Mitei iman kampunishek chetareti kipsomaninik ing ng'alek ap sukul kou netai inyoru kou kampunit ap estate nepo Nandi tea kotoreti kipsomaninik eng sukulit ng'wan nepo secondary ko nguni koalchi ngoroik kolipanji ropisiek chesomanee akora kumuch nekakotar somaneng'wany komuchkotoret kochengchi kasishek kwach kora kampunit ap benki nepo equity igere Iman kotoreti lakok chechang kosomeshani kolipanji chepkondok koalchi ngoroik ap sukul akotoreti icheget eng somaneng'wany

Netai korok kogerei kasit ne itinyei sigopit ngokonin chepkondok kokerei kole tos imuchi iluban chepkondochu en kasit neiyoe. Ne oeng kora kogere tuguk cheitinyei ngot tot koyam kowech chepkondok chutok kosomei. Kora kokerei kole tos imoche chepkondok chetia sigopit kora, amu imuchi imoche chepkondok chechang che makoi imuch iluban. Neruptoi yoto kora kogerei CRB Record nengunget. Koroo kole tos kisome chepkondok engtai yon ak iliban anan kiisom ak kimatiluban.

Eng yutok ko kanai ole Saitoti, ne kainautikchik kekure George Musengi Saitoti, inendet ko ki eng somanenyi ko kisoman mathematics and economics, ine ko kisomane emetab Kenya kora ak kosomane emotinwekab sang, ye kisoman eng emetab US noto ko America ak uk notok ko United Kingdom, inendet kisoman kora phd nenyinet eng emetab sang nebo UK, kora ngiro inendet ko ki proffesor nebo mathematics eng sukulitab barak nebo Nairobi, kora ko ki vice president nebo kenya notok ne kongete kenyitab eliput akenge bokol sokol ak themanini ak sokol akoi kenyitab eliput akenge bokol sokol ak tisini ak tisap, inendet kora ko ki minister neki minister nebo finance nyikoek minister nebo education ak kora koek minister nebo interior.

Ngaro nitok anyun kokakisir maternity wing ko kiit nenyonei metinyu ngaro ni ko kasit nekararan nebo kandoikab emetab Kenya ne kokotoret chepyosok kochepchi korik ole toretegei icheget ak sikishiet kora kobwotwo kasishek chebo dakitariek kobit kasit sikesir kasitab dakitariek nguni chetoreti chepyosochutok yotok toretikei kora kobwotwo akobo promise nekikon kandoik eng' kokwetnyo kole makat kechep agenge neu noto ing' kokwetyo